chamgee mising obwotii ole iih agenge en biik cheindochin kweryeet ab sipitalishek iih nebo myondo nebo kobwotutik, kosirte ole obiir nambariit nii kosubgee ak cherutik iih cheotinye ak chegomoche ole kepchei kosuub kee ak tuyeet negigitinye negibo kenoisechi biik ak kobo oleimuch keiibto anan kekwerito kewelutik cheimuch koib kobwotutik, kiginoisewech kele yeiim kopwotutik chito, konyolu kocheng chito neiyoni neimuch korikchi ago ngolochi asimanyalil inegei.

Nyumnyum mising' kenam nafas eng' karit ab rutoywek eng' emet nepo Kenya ni ko amun boisiet nepo muswong'natet nekigoker kole kekimit nyorunet nepo boisionik cheterterchin eng' soet toreti boisioni koger kole kacheng' chito karit nemache akomuch konamjigei nafas kotoma koit karuto, kiit koraa netoreti ko suldaet boisioni kochang' mising' karisiek chepo rutoyto ago yeipchito kokwoutiet nepo kocheng' nafas ko eng' petusiek chechang' konyoru boroindo agosuldae mautik chi chepo rutoyto.

Chang mising kaimutik chebune bik chealdae kechirekeng emet nebo Kenya, kaimutyet netai ko Siret nemanyumnyum kenyor , mising ko kikoimakis bik chechenge Siret chebo kechirek chechang, olik chechang cheimuch kobit ko alikua chebo kechirek chetutikin, ako yetinye chito kechirek chechang, ko ui konyor Siret neimuch koaldachi tukul, kit ake nekorom ko chepkondok chekonu alikua eng siro komi ngonyor mising.

mii kelutik chechang iih chebune kompunit nebo safaricom en tyemeet nebo kogeer kole konyoor biik boishonik tugul chebo Safaricom en oreet nenyumnyum, kigocham mising kompunit nebo Safaricom kogeer kole korokyi kastomayaat ak konai kewelutik cheterter chin chebune, kigogoon kambiinit ab Safaricom numbarishek iih cheimuch kobiir chito ak konyoor toretet yebune kii agetugul, Safaricom koraa kotinye tugoshek chechang cheterterchin cheimuch kerutochi ak kenyoor toretet.

Tumwek chechang missing che bo kasari konyolu kotinye chito katit ne bo takset ii asikobit komuch koam tumntoo, kiko koromit missing sobet ngot konam biik kokwei biik chemoche kobwa tumndo ngwan asikobit kochuchuch garama ne bo tuguk chekiboisien eng tumndoo, yemotinye chito katit ii anan ye kebet ii anan ko kautien eng gaa koo imuch kong'alal eng oret ne bo kaming'inetab gee akonyor toretet ,nyolu ko aror chito kii agetugul nekatestai asikobit komuch kokon betonotik akosom kechamji koam tumndoo.

kompunishek chetononchi kogoitoet nebo muswagnotet nebo soet iih, kochome mising koyaai boishonik cheterterchin agoib kokwoutik chebo komonuut iih kogeer kole nyoru biik chiik muswognotet en oreet nenyolu, oret netaai negigoib ko kigogeer kolengechich buch olyeet nebo boroindo nebo soet iih asigomuuch kotoret kogeer kole kanyoor biik boroindo nebo koboishen muswognotet en oreet nenyumnyum, nerube ko kigocham koraa kompunishek chu koger kole kochob network en komosweek cheterter chin iih asigimuch konoor biik alage tuguul koboiboichi muswoknotet.

Nyumnyum missing koker chito akolipan chepkondok cheyochei kampunishek chepcheitoi kimnotet nebo maat imugoske boishoni kobun oret nebo muswongnotet sikomuch koyakta chito besendo nebo kimnotet konyolu kotinyei chito mashinit nekikure mitait, mitait ko mashinit ne konu kampunit nebo stimet nekesomoni asikenai kimnotet nemitei ak chepkondok chekiyochei ing betushek chu ko kikokon kampunishe chu pay bill ak number nebo account yeingen chito pay bill komuchi kochut simoit akochil pay bill akonde number nebo account okoyakta besendo

en butushek chu, konyumnyum mising ngiweech rabishek iih chegaba nambariit nemonyolu, kiit nemuuch kogoromiit kityo ko kobutyi chepkondook eunek cheyachen iih anan kobutyi chepkondook simeet negiyoche, yenyoor chito nemomyee chepkondook ab chito, komuche koeet ak koboishen ngomnotet netinye kogeer kole maiwekta chepkondook, en betushek chechang ko ngoba chepkondook lainda nemonyolu iyoktoi logoiweek chegogiyoguun koba angwaan muut lo ak igeny asigobiit kosuub kompunit negiyoktoen chepkondook ngalee choton iih ak kogeer kole keweguun chepkondok guuk en oreet nenyumnyum.

en betushek chu ko kigonyumnyumit mising keib kadiit nebo simoiit ngomach chito koib nelel iih anan kolelit negibeet iih anan ko negigoosit iih ko kigonyumnyumit mising, en oret netaai komuche kowaal chito lainda ak koibkopirchi kombunit netelelchin iih ak kosoom keyotychi lainda, nerube koimuch kowo chito tugeet nebo kompunini ak chepkondeet kitigin ak kosoom keyotyi lainda anan kewolchi negigobeet, en betushek chu konyumyum agot mising amuun mii biik biik chegigosir kompunishek chebo musoknotet iih kobendaat en koriik anan ko ortinweek iih asigobiit kobcheita lainweek chebo simeet en oliet nemii nweny.

boishet ab biometrics iih kouu ibeetab siyook ak naeet ab togeet iih, ko kigobunchi komonut mising en kogimiit ribeet ab simoit, ni ko amuun piik cheterter chin anan ko chii agetugul iih koteer lainweek chemiten euneek chiik anan ko siyook chiik, yeginde euut nemonot iih koesyoo ngaleek ab biometrics, nerube ko chii agetugul koraa kotinye togeet neter ak biik alak akot yetupcho piik iih kolasima kobiit kiit negateriit en togeet neigochin chito koek inee, yeginde togeet nemonot iih komoyotokse simoit nematin.

en iman iih omuchi amwaa ole, mii barak mising sugulit nebo baraak nebo Tom Mboya, ni ko amuun suguli nii ko sugulit nebo keny mising ago tegaat mising, sugulit ni ko giteche chumbeek iih ago kigotelelchi chumbeek en kenyisyeek chechang, ago en betushek chechang kenyoruu kosuldoo boishonik chekwerie chumbeek, ni ko amuun chumbeek iih kotinye chepkondook chechang chemuuch kosireen konetik iih ak koaleen tuguk cheterterchin chemimokyingee, sugulit ni koraa kotegaat mising ak komii barak ripseet negegochin kipsomaninik en tuguk cheuu omitwogik iih ak ole kirue.

Machang mising tukuk chenyolu itinye chito asinyorchigei kadit ap simoit kiit netai nebo komonut nenyolu kotinyei chito ko kitambulisho , kitambulisho ko kiit neinegei neiboru kole ng'o chito bunu ano chichi kikisiche au ako tinyei kenyishek ata chichi yematinye chito kitambulisho koui mising konyor boishonik chechang chebo serikali yemami kitambulisho koimuch keboishe passport ng'ering biik mising chetinyei passport ako biik che chang chetinyei passport ko kora inyoru kotinyei kitambulisho amu bo komonut mising kitambulisho

kigobunchi komonuut mising apps en tetutik iih lipaneet iih ak wektaet nebo chepkondook, apps iih ko moshinishek chebo soet iih chegigetech iih ak kende simoit iih ak koyechut chito ak kongen koboishen komuchi konyoor boishonik tugul cheimuch keyoor en office nebo kompuniit iih komuchi kotoret kee chito inegen, kigotoret apps kogeer kole piik chemii oleloen ak ofisisiek iih komuche kolubaan iih ak koneem chepkondook kobun musoknotet en oreet nenyumnyum mising, simoishek chebo kimnotet neteer iih, kotinye apps cheterterchin iih kosupkee ak mageet netinye chito.

Tinyei mising serikali maket koker kole kanyor biik chemaimuchikei kanyaiset ako kosupkei ak noto ko kikoip kakwautik chebo barak koker kole kanyor biik chememuchegei konyoiset kokwoutiet netai nekikoip ko kikoker kole katech sipitalishek chebo puch cheimuch keenya mionwek che mengech eng oliet nemi ng'weny miising nemaimuch kotemene chi aketukul kikoip kakwautik kora serikali koker kole katil biik kadit ap NHIF kosupkei ak makengwai ako chememuchegei kikochin Puch.

Imukoskei eng oliik kosup olchinet ap kechirek eng kapkechirek che ter ter chin ni ko amu kila kap kechir kotinyei petunyi nebo siro imuch konakta chito kongeteke siret age akoi age amu kikitet betushek chu nematuitos betut akenge ak siroshek oeng chemungarainik kora kongen gei mising ako imuch koboisie muswongnotet anan kongalal yekatuiyo asikobit koyai boishet eng kibakenge ako ker kole keimutatkei akomut siroshek chebo kap kechir che ter chin.

anendet koaa kondoindet nebo kipsomaninik iih ago yencho lakwet iih ak komwa kole kagikwet iih, konyolu oboishen ngomnotet nebo baraak iih neuu nebo laitoriat Solomon iih achu kole ngaleek cheuu choton, ni ko amuun ngaleek ab lagook iih kogoromen mising ago yerirtaen chito age kouu inaai ile ngoo negalel ngoot koit igaas kongalal tuguul, nyolu koraa ogosyi negagibelchi asigobiit kotestaai kosich kayaneet en kandoinatet nyiin, nyolu koraa agaas negalel iih asigobiit ogochi boroindo kotililgee ago simaimuch kemwaitaen lempechta.

Kokotiem mising ministiri nebo somanet koker kolee koib kokwoutik chebo barak mising koker kolee kowo digital ngalekab somanet, eng betushechu ko emet komukul ko kikobunchi muswoknotet ak ko somanet en emotinwek cheterterchin ko kikouchi digital, kikoib kokwoutik kora ministri koker kolee kaal moshinishek chekiboishen kechuten muswoknotet cheuu tabilet ak laptops ak kobcheita kobaa sukulishek chebo serikali eng emet komukul asikokochi kipsomaninik boroindo nebo konetkei akobo muswoknotet komengech.

Kikotoret mising boishet ap simoit koker kole keisuldae kipsomaninik boishonik kwach simoit kotinye boishonik che chang eng sobet nebo kipsomaniat ak kimugul met kotugul ako netai kokenyor naet ak ng'omnotet eng betushek chu ko kiy age tugul nemochei konai chito komi simoit orit yetinyei chito simoit akongen koboishe komuchei kochut akonetkei koinegei nerubei ko toreti simoit kipsomaninik komuch kocheng boishonik chekiyoei eng simoit ako chikto boishonik chu ama ngap konyor chepkondet neribe lolet akoale amitwokik.